Kitinye city kou: Nairobi, Mombasa, Nakuru, Eldoret ak Kisumu an emenyon bo Kenya. Ne ibkobo let ko kogikochi koik city ko Eldoret en county nebo UasinGishu, Ne ki ibkoruptoi ge ko kii Nakuru ,ne kigikochi en kasarta nekibo president Uhuru Kenyatta ak ne kiibkorupe inoni ko ki city nebo Kisumu sinyikebe city nebo Mombasa yeityo konetai ko city nebo Nairobi noton ko neo en citishek tugul chemi Kenya. Noton amune siketinye cities agoi number muut en Kenya.

Imuch konetgee kipsomaninik akobo bongunutik ab soet ak koipchigee en kebeberwek chechang amun ng'alek ab soet koibu terchinosiek chemiten en komoswek cheterotin en emoni kou nguno en komosta anan kebeberta nebo emoni capital city nebo emoni ko Nairobi koityin biik chemiten olin bo resop sikokuiyo bichu kit nemakat eng town ko kakokuiyo kit nemakat eng town ih koyai boisionik en resop cheibu walet en mokornotet ab emoni ne naat en kutit ab chumbek ko Gross Domestic Product ko kibor noton kole boisien bichu soet koleta kobwotutik chelelach en bichu sikokuiyo kit nemakat keyai kosibgee ak noton komii konetisosiek cheterotin chemoimuch konakta chito en meng'otet nyin ak konyor en yoton kobun soet ak kibor kole tesetai ng'alek ab soet koibu katuiyet ab gee ak koibu walet neoo nekikuren en kingereza civilization kokibor noton kole yekitestai en ng'alek ab soet koibu walet neoo en emoni ak noton amunee sikotesetai boisionik amu imuch ibir picha ak iyokte

Kandoindetab tai en emeet nebo Kenya ko ki boyot jomo Kenyatta. Neindochi emoni keborunen kiplelachek anan kandoinatet tab kiplelachek kiet boondenaro atkoit kenyisiek sabini ak sisit, imuch ine kikanam miandab koit kometech Jomo Kenyatta ko ki kandoindet nekiborege ak kiplelachek sikenyoru katiaknatet, anan independence tam kibwoti akot kandoik cheuu akoth jomo Kenyatta chekibor chike kandoinatet noton sikonyorchike kiayai boisiet neoo jomo Kenyatta amuun kibarke ak kiplelachek chu sikobit kowekta ke kiplelachek emet nyuan akenyoru emet nyon kebaisien emet nenyalchinech.

Seleleisiek chu boishen bik at kan kora kotere mianogig cheibu urerietab chamyeet ko konu koketyike bik amu maimuch koal bichu at kan kora komuch kobaishe atkan kora koketyin Ako ketyin akomanyalunot kouu noton. Yekaketeyi koibu mokonychwaisiek cheter amuun Chang uchafu anan Chang samisindo nemiten seleleisiek choto nebo aeng komuch koib kokeny koganget seleleisiek chu ingomakibaishen en oret nenyalu akoyato komaimuch koter noton anyun asikomuch kotaret ih asikoistaeke ketyinetabke . Nebo aeng komuch kekirnda chamanik chu konai chametabke nebo borwekuag ih sikostaege kora boisiet tab seleleisiek chu Ako ibetabke amuun yeinaam kobaishe seleleisiek chu en ibetabke kobaishe yebor kole kaigochi chamchinet kobendat olan tugul ago manyalu kokaibor noton kole une chametabke ak nerube nato kaimutik cheuu choton kobangan ge en oret nenyalunot kobaishien seleleisiek choton kora

Miten kou Maasai mara national park miten kou Tsavo miten kou Takaweri miten kou Nakuru national park ak alak chechang chemii emonieb Kenya kou okot chemiten Naivasha chekonori tiong'ik en Kenya

Kichonjoni lagok sikostoigee miondab polio noton kokochi kit nekikuren kingereza immune sikomuch koborien mionwogik chekoityi lagok chu namba oeng kechonjoni kora lagok chu kora sikonyor yekabwa mionwogik chelelach ana ko mionwogik cheu malaria kou polio kou typhoid komuch kokirinda amun tindoo kit nekikuren en kingereza immunity kokakichanjan lagok kora sikokochi Mutai kotelenji gee matkoik walemavu anan matkoik biik chekanyerogis ana chenyerotin konoton amunee sikechonjoni lagok en kenyisiek chebo ng'weny missing sikomuch borto kosich kimnotet koborien mionwogik cheitu atkan tugul kora ko ngap chan kora ko miondo neu polio kechonjoni lagok sikekirinda mionoton bo polio ak mionwogik anyun cheimuch koityi logochu kou miondo nekochin measles komuch kekirinda en oret nebo kakechanjan lagok yemakichanjan anyun ih kokakiyotyi lagok koik konyor mionwogik chu atkai kora ako imuch akot kibeet lagok anan komuch konyor nyolilwogik lagok chu yemachamgee borwek kwak, ngibet lagok chu kokobor kole kowo barak kabetetab biik en emoni ako en tai yun komokinyoru biik chechang en emet amun kokibeet kosipgee ak mionwogik cheu chuton chebo polio anan ko measles

Ketesiet ne naat missing en kokwetnyun ko ketesiet nebo Chamgei frequency modulation kosibgee ak noton ko kikoleta logoiwek chemiach koityi akot kobotik chemung'arainik ih ak biik akot chemii kasit konyor akobo tuguk chetesetaa en emoni. Ketesiet nerupe Chamgei frequency modulation ko ketesiet nebo frequency modulation neikochin biik konetisosiek akobo akot ibindap keny, atebet nekinyolu kotepto biik kyok en oret nekinyolchin bororiet ab Kalenjin koneti akot doctor Seronei kole yekakitebii en oret ne nyolu kenyoru konetisosiek cheu choton ketesioni bo Kass frequency modulation kora ko ibu kogilet ab gee yekakon ureriosiek cheu chebo Kass marathon chekiyoe atkan kora noton amunee sikokochin biik amun kachang en biik chebunu county nebo Nandi ko biik cherwoe kokochin kora kebeberta ana boroindo kokilchigee en labatet nywan ko ketesosiek chu anyun kokobunji komonut en kokwet an Kalenjin ak Nandi komugul

Wei kinaboisien soet akayani ale miten tai en kanetisosietab musuaknotet amuun ikochin bik kaakuyet akobo kit netesetai en en emoni , ayani alae tindoi kanetishet nekararan en ng'alek kab soet koamune ibu walet ibaru kole en taiyun konyalu ketebta ano akonee nekikyae en let yuun nemakontalu takeyae en kasari noton amunee sikopitu walet neoo en kanetisosiek tugul en soet ni ng'alekab musuaknotet koibu kanetishet nemi barak kanai bik kole nee nemokien Kee akonee netesetai noton amunee sikobit walan noto

Netai ko komwaita oleboishaitoi kerichek noto kokochi chito neale kerichek kamang'unet nebo koal kerichek chu , nerube noton ih ko konet akobo kelchin en chito netinye kerichek choto noto amuune si altab kerichek kobaru bik chekikobaishen ak bik chekikonyor kelchin koboto chekikonyorunen kelchin.

Netai ko aletab omitwokikab kiyakik kikoba barak beitab aletab kiyakik ako sikenyoru keljin anan sikenyoru wolunet nekararan eng' omitwokikab kiyakik kokakibat mbaret akechopchi kiyakik omitwokik eng' imbar asikenyumnyum olishet nebo oeng' ko kewelutyet nebo mionwokik nga chang'at mising' ko yo kakikweri anan yo kakiket tuga koba dip konyoru mionwokik chechang' kobun tuga alak kosikeistoekei noto ko keuni tuga eng' kaa sikoistoekei mionwokik cheu chebo foot and mouth anan ko mionwokik cheu en kolany akot kirgit eng' dip teta eng' oret nemanyolu nebo oeng' ko mionwokik as chebwonei akot chemi tuga enko derit anan kurgat kou nguno mionwokik cheu churet ab makatet nenyolu kokeny kerut tuga atkantugul kora komichei komi barak alet ab kerichek ye kinyoi tuga yekanyor kaimutik cheu kochur makatet ko noto amune sikelen ketekchi loot tuga sikekirinda tukuk cheu choto nebo oeng' ko kaimutik chebo beek kikong'eringitu beek eng' chetililen chenyoru tuga atkankora ako kabatik chechang' komataikuitos kole nyoljin Tete konyoru beek atkan kora chetililen